Ee kitokishek en sipitalit Kobo komonut missing amunii nyoru chito nekomioni oleruenii korestini olon kitoreti inendet konyor kericheki anan ko olon kinyoe inendet bo komonut missing en atkai tugulikitokishechuton amun ndomomi chutoni kotomo ma sipitalit amunii kingen kele chito nemioni koyoche koruu kitok nekararan netilil ak nemosumpuoni biik amun chito nemioni koyoche koterot kitokit nemi konipore iker kitokishechu bo sipitalechu eechen kokitokishekwak kokiter taban tabani tindo kora netisheki chekiroroku simanget in komanam mbuishekkopo komonut missing en chito nekanai kole en chito agetugul Nan kamian sipitalishechuto kora komiten kora chebo cheterterchin miten kora kitokishek chepo wodid sikomi kora kitokishek chepo ICU sikoik roisi Yoon boishen mugonchwa moshinishek chuep kasari chupoishen muswoknotetab kasari kenai kele amee nee chito